Chiemo ni en omuogo. Chiemo ni inyal losi ka osegole e puodho tigolo pote. Bang' golo pote tiluoke maler, kise luoke maler tichwake gi chumbi bang' chwake gi chumbi ma ochieg ma obed mayom to inyalo chame kimadhe gi chai kata nyuka.

Gima waneno kae iluongo ni hoho. Hohoni ipidhe ng'enyne gi jopur matindo kata madongo. Jopur matindo nyalo pidhe mana mar tiyo godo eot, edala etedo chiemo. To jopur madongo mapidhe mang'eny to pidhe mar use mondo giyud ohala

Chiemoni iluongo ni chapat. Chapat itedo ka ikawo mogo mar ngano, kisekawo mogo, tikete chumbi, tibage gi pi maliet kata mang'ich kaka jomoko oyiero. Kisebage, tilose maber moluorore. Bang' lose moluorore titede e pan kod mo, kisetede mobedo marabuor mochiek maber, tinyalo gole, tichame gijoweteni.

Mae iluongo ni odumb abula ma ithor usi ebath ndara, kata bende inyalo bule abula dala majichamo. Mae oduma makosegol epuodho kapod ng'ich ng'ich, tikawo tibulo e jiko nejoma uso etie ndara kata inyalo bule ekendo ka ichame achama dala.

Gimatimore kae en ni nitiere kendo matedo kotiyo gi yien. Kendoni olose gi matafare, kendo en kendo maduong' mar ni sama otedo chiemo, moko bende onyalo muro ka matafare chuakore. Wiye kanyo olos maduong' manyalo loso kit chiemo mopogore opogore esaa achiel. Omiyo kendoni ber ahinya etedo chiemo mang'eny dichiel.

Chiemoni iluongo ni kuon. Kuon itedo ka in gi mogo, to in goluth kuondi, pi gi sufuria bende kod kendo. Koro mondo itede, iketo pi ekendo gi sufuria, ka pi osewalo maber, tikawo mogo tiolo matin matin. Samiolo mogo, tidhi mbele gidwale goluth kuon mari. Idwale kimedo mogo, kiwinjo ka mogo oseromo makuon iye osetegno maber, mach bende iketo malong'o, tidwale miwinj kogolo suya mamit. Kochako golo suya, ting'e ni mano ochiek.

Tijni en tij go abal. Gima biro epacha kaneno tijni en mor. Ng'enyji bang' tiyo matek to dhiga kama pi nitiere mang'eny miluongo ni swimming pool, to yueyo kendo goyo abal. Koro goyo abal kelo neji mor mang'eny.

Kidwaro ni mondo kik gini kethre, inyalo rite ka ikete kamang'ich. Kete kamang'ich ok bi miyo mondo ite otuo piyo. Kikete kamaliet, to ibiro two piyo to obiro kethore ma ochak dung'. Omiyo mondo irite maber, ikete kama okwe mayom. Kaeto bang'e ing'iyo ni bang' gole epuodho, to onego iuse mapiyo piyo kata ichame mapiyp piyo mondo kik obudh ahinya ma okethre.

Tich maneno kaeni, en ni waneno ka mamani ouso rech. Kit rech mouso opogore opogore. An kata obedo nipok atimo tijni, to aseneno joma otimo tijni. To gima ang'eyo mokuongo, mane otimorenegi chieng' mane gitimo tijni, en ni negiwuok kagidung' rech ahinya, to onge ng'ama ohero tik mar rech sama ok ochame.

Ka aneno lewni mochokore kanyachiel, to gipi e besen, gimabiro e pacha en luoko. Ng'eny ji ok ohero tich mar luokoni nimar otek. Nitiere jomoko matime bende kaka yor nueng'o. Inyalo dhi tiluoko ne ng'ato tichuli pesa.

Gini iluongo ni tangawizi to itiyo kode e yore mang'eny ahinya . Mokwongo en yath , onyalo konyi sama in gi oma ka iriwe gi gik mamoko. Mar ariyo, bende itiyo kode e chielo chiemo mopogore opogore kendo bende inyal tedo kode chai nimar en gi muya mamit kendo sami tedo kode chiemo , to chiembi dum mamit ahinya.

Gimatimore kae en ni ma yor kano pesa eyo ma nyadala. Yo manyadala ma ikawo kasuku to ikete pesa , kata obed ka pile pile kata bang' ndalo maromo nadi. To ikuno ma kosepong' tinyalo yawo, to igolo pesanigo.

Mae chalo tij uso mandas ebath yo kama ji kale. Ber tijni mokuongo, en ni en mana kaka ohala mamoko, omiyo okeloni pesa. Mopogore gi mano bende en ni en chiemo. Kitimo ohalani, in be iwuon inyalo chamo gimiuso samoro.

Tijni en tij lwoko. An gimomiyo ok ahero tijni, en ni nikech otek ahinya. Ndalo moko nasetemo lwoko kamoro mondo ochula. Nomiya lewni mang'eny, nalwoko bang' seche mang'eny ma kanaa kanyo to lwetena ne lit kendo onding'a ne rama, omiyo an ok ahero tijni ahinya.

Tijni ni gi nengo ahinya e aluora wa nikech mo okuongo ok time gi ji mang'eny tich ma ok tim gi ji mang'eny ng'iso ni ya, nweng'o ne ber kendo koro jo ngiewone ng'eny. mar ariyo yude tek.

Gima waneno kaeni en gweno moseluny maber maler. Mokuongo kaka inyalo tiyo kode en ni inyalo tiyo kode kaka chiemo. Inyalo tede ateda maber, kaeto ichame gi joodu. Mar ariyo, bende inyalo tere e chiro, tiuse, bang' use tidhi yudo omenda makare, minyalo tiyogo etimo gimachielo. Omiyo, ok ochuno manani obed chiemo.

Mokuongo, gik mantiere gi nengo kaendi ng'eny ahinya. Achiel kuomgi en afuoto, mopogore gafuoto, nitiere oganda manumu malerni. Kopogore gi oganda, nitiere apoyo mochiek gi manumu. Nitiere omuogo, to kendo nitiere maembe.

Gima waneno kaeni en obuolo. Obuolo thoro yudore ahinya e aluorawa. To ng'enyne, oyudore ndalo ma koth chwe. Ni ndalo ma koth chwe to onyalo ti kamoro amora, kendo oti kende, ok ochuno ni nyaka pidhe. Omiyo oyudore mang'eny e aluorawa to itiyo kode kaka chiemo. Inyalo kawe saa asaya tidhi ichiele maber, tilose tichame gi joodu.

Gima waneno kaeni en olemo. Olemo kaka wang'eyo, en chiemo maber makonyo e del. Omiyo del bedo kod ngima. Omiyo olemoni nyalo konyi e medo remo, to kata kamano, omiya miwa teko kendo mijing'o mar del.

Gima waneno kaeni en fulu. Nikech an adak etie nam, othoro yudore ahinya mang'eny ahinya e aluorawa. Omiyo sama ji odhi e nam lupo, to luwo nyaka fulu. Fulu itiyogo kaka chiemo, ichame gi ji mang'eny ahinya, to kendo us bende iuse mondo okel ohala.

Gik makelo mor manenore kae ahinya ahinya en simu. Simu ka in go manigi ong'we yamo kaka mani kae ni nyalo kelo mor ahinya ne kijende matindo, nimar ginyalo nene gik moko mamiyo jii nyiero kata inyalo goo mbaka gi ng'ato to kelo mor.

Gima timore kaendi en ni nitie nyathi ma en jatuo to kendo bende nitie Laktar. Omiyo laktar temo ng'iyo nyathini ka otemo pimo blood pressure mare gi elwete.

Mae en ni nyithindo gi somo kokalo gi lony ma nya sani . Gik madwarore kae endi mondo itim tijni en ni nyaka ibed ng'ama riek mong'eyo somo kendo manyalo tiyo gi lony ma nya sani mar gik moko kaka tablet, simu kata laptop.

Kit silinge achiel gi ma ahero ahinya en ni inyalo nyiewo kodgi mapiyo, kendo onge tiende mondo ichung' ka irito ni imanyo ni chenj. Seche moko kidhi nyiewo gi pesa maduong' kata mar otas to mondo oduokni chenj nyalo bedo matek. To ma endi inyalo kwano gi akwana kar nengo mar gima inyiewo tichulo maonge ketho saa.

Gima ineno kae ni iluongo ni ATM CARD. Gini inyalo tii godo e golo pesa saa asaya. Bende ok kata mano kende, inyalo tiyo kode e chulo. Ok ochuno ni nyaka igol pesa koka itii godo. Seche moko, inya tiya tiya gi card mari mar visa ni tichulo go gimoramora kama inyiewe.

Ma endi en budho kendo budho tije oselokore bang' kinde . Ndalo machon nichwaka chwaka budho to jii chamo . Tinde , inyalo chwake machame to kopogore gi mano bende inyalo tii kode e tedo chiemo mamoko. Kaka ng'ato nyalo chwake mayom to nywase, bang' nywase to bago go moke to tedo go kata chapat.

Tijni en tij luwo rech. Mondo itim tijni, nitie gik moko manyaka ibed godo. Gima okuongo manyaka ibedgo nyaka ibed gi yie mar dhi einam kuma rech nitiere. Mar ariyo nyaka ibed gi net mamako rech. Mar adek bende nyaka ibed girieko mar ng'eyo kama rech nyalo bedo niyudoree. Mago duto te kain go, to mako rech nyalo bedoni mayot.

Tich man kaeni en tij bulo rabuon. Rabuon en chiemo mamit ahinya mipidho. Karabuon osechiek , to inyaluoke maler tikete obulore kaka waneno kaeni. Odiechieng' mokuongo mane atemo tijni en ni nowang'a ahinya kabule, tokata kamano, bang' kane osebedo mochiek, nomit ahinya.

Gini en niang'. To kuma adakie e aluorawa ithor pidhe ahinya. Mokuongo gima omiyo ipidhe en ni en gi nengo. Nengo mokuongo maen go en ni iuse to kendo ogolo pesa. Mar ariyo, en ni inyalo rege togolo nguru. Koseloso nguru, inyal usi tokelo pesa. Mar adek bende itere ekambi mar loso sukari, itiyo kode eloso sukari. Tokopogore gi mano, bende ichame achama dala mondo oteg lak.

Tich maneno ka ahinya ahinya, en tij riembo apiko. Tij riembo apikoni en gi nengo maduong' ahinya e aluorawa. Nimarni kidwa dhi kamoro, obed kamoro mochwalore matin, maok inyal dhi gitiendi, to iidho apiko kendo ochopi mapiyo piyo enengo matin.

Gini en gari kata bas. Okonyo engima mapile kapile ka oting'o jowuoth kendo otero kuonde mopogore opogore. Ng'enyne to jomadhi mabor emaidhe, kendo enengo matin to ochopi kama idhiye samowinjore.

Tijni an ok ahere gimomiyo ok ahero tijni, en ni king'iyo time kata king'iyo tugo tugo ni, to obiro miyo iti gi pesani mi itiek te. Seche moko, onyalo keti ma ok inyal budho kapok itime. Ing'iyo time ahinya ma koro kata kionge pesa kata sama ok itime to ok iwinj maber. Omiyo ok otich maber.

Kanono tijni mar pidho yien, gino mabiro e pacha en aluorawa . Gima bire pacha gimomiyo aluorawa bire pacha ahinya en kaka: jii osewe pidho yien kendo osemiyo kuonde mang'eny obedo ma otuo maonge koth nikech yien manyalo yua koth onge.

Wach manyien maduong' ahinya motimore gisani en ni : pope mar kanisa jokopere nyicho omielo rengo tich abich chieng' easter. Osebedo kotuore kinde malach to bang'e , tich abich kane osegwedho jii ndalo easter ma kane oyueyo to ne nyasaye okawo chunye.

Maendi chalo tich mar loso ot kata luoko ot. Tijni ahero. Gimomiyo ahero tijni, en marni oketo aluora ma kuma wadakie bedo maber kendo maler.

Maendi en somo. En somo mar CBC. E aluorawa kaka itime, en ni japuonj nyisi gik monego bedni idhi godo e skul. Bang' kisedhi godo e skul to opuonji kata otang'oni kaka onego otim. Kasto bang'e in bende ibedo gi thuolo mar timo. Ineno ka iwinjo gima japuonj owacho kata ok iwinjo, kok iwinjo to omedo leroni, kiwinjo to imedo dhi mbele gi time.

Maendi en tij m-pesa. Gima biro epacha ka aneno tijni en golo pesa kata keto pesa esimu. Kidwaro keto pesa esimbi, idhi e m-pesa. To bende kidwa nigol ma in godo e simu tidhi e m-pesa, tigolo.

Tijni nigi nengo maber ahinya e aluorawa. Ka isepitho ka in japur machambi kata gino mipidho osenyak kendo mosechiek maber to inyalodhi e Digi farm molos gi Safaricom to iyudo jomadwa nyiewo. Kanyo idhi yudo jonyiewo mang'eny kendo iuso piyo piyo miyud ohala.

Gini en internet. internet ni asetiyo godo ahinya e simba mar ong'we yamo. Ka ikete e simbi, to inyalo neno gik mang'eny matimore kamora amora. Inyalo dhi e mbui to mbui kanyo ema gik moko mopogore opogore timore.

Magi gin opande. To opande nigi nengo e aluorawa nimar, ka in gi opande to mano nyiso ni ija Kenya kendo inyalo yudo gigo michiwo gi sirkal mar Kenya.

Gimabiro e pacha kaneno gini en somo manyasani miluongo ni CBC. Kaendi iloso gimoro kendo japuonj konyi mondo isome.